Kechegen mianogig kab imbu ko bo kamanut komie ngenai koron kele tos mbu komiten en kamasta ainon , komei niton kechegen ngamun ingo nam chito. Mianogig chuton kora any ko bo umbu yaani ng'ete mbu kobakosus chito age mara katindo mianoton konyogoibun ih , konyoko sussin aginye chito negametindoi Konamin. Ago magileen kele tauu gee, anan tauu imbu , achicha ibu kong'eten chito agoi inye noton nekamogotinye. Ak komianugig komie kisibkerut chito , kisibketer ngab kotkoma kichegen kosereti chito missing ngamun Kase chito ko ame metit ih, ame chointishek ih , akokase ko ng'uan borta tugul Ako lupchani Ako ng'ung'u kora ko , ng'ung chito komi barak en borto chetoskoyai chito kwo en emooni.

Keib tuguk choton chekayachegitun ih, kobaa tuget neoo ko mache kisub oret noton nekararan. sikobit ibokoyan netelelchin tuget noton. Tuguk ko ngab koyakitun iman. Sikoyagitun tuguk kotienge kele kikichobe hauu ago kingechob ih kingechobe kokikisirchi kele betut nebendi koyagitu tuguchu ko tarigit anum. Ngab kiagetugul koite kotkoyait. Ko ndo yaan kararan inei anan kararan acherebik ko kotom kual kit koyache koron koker kole tuguchuton kaal kokikichobe hau. Yeiman kokaiker Ile kikichobe auu ih koyache inai kora Ile tuguchu koibe kasarta netian sikoyaachekitun. Ko ndayaan keal kokanyasin kokeal tuguchugan komeger ak karon ih tu koyachen ih komie indiiboti receipt nekokisirun nebo tuguchuton ih siib akibemwa Ile betut nekoyachekitu koau. Akile kuaibe en ireu betut anum ih ako koaboker tuguchu ko kwabore ait ka kokokoyachegitu. Ko kor kararan noto iani chito nimbo tuget Nini kaoo.

Miondo noton nebo koristo komakat kechanjan chito en arap taman ak sokol ih ngamun ngoite arawaniton ko kibooryonjin tesetet noton anan oindab koristo neitu en emet ko korisiton komuche ko kon ngemutik chechang en chichiton ngap chii netindoo miondab koristo ko elebore missing anan ko elekosoni missing ih ko komosta niton nebo tegeet nekose kong'wan kabisa ako ngobore kobus chito sait age kokose komoe kotemenen kobus ko kararan ngechanjan chichiton ih ko kor kotere tuguk chekamach kochang'a missing ngap kan kechanjan chichi ko kor kotere mionwogik cheimuch kochutyi cheu pneumonia ak miondab tegeet ak alak mionwogik chechang ngap ngoam chito tegeet kobendii kochute baka pwonik ko kor ikose lole chito kokilegee kokose kong'wan bortonyin so komie ngechanjan matin kotindoo mioniton kora kokararan ngechanjan chichiton sikonai.

Ng'alek ab konetisiet komiten konyil chechang ako samwaa ole mii konyil chechang kotiengee kole nee kit noton nekenetisie ngotko mara ke konetindet noton nebo kipsomaninik ih kotiengee kele somanet noton neinetii kochome lakok en sait ata anan akot inee ndiker biik chechang komwoe kole karan konetishoni nginet en sait ata, konetisiet ih amuche amwaa ole achome aneet en sait lo kotiengee kele kit nekonetii konee ngamun ngoite sait lo ko sait noton nekakomach ko mara kakosyororso biik alak ih alan ko mara kongetyo alak komie ninam konetutiet noton nekor ngobur biik ko yotokse metoek kwak ak koutyi tuguk chechang choton chekobo ng'alek ab mara ng'etutik ana mara shororto akotokyigee kokas konetishonoton ko ndinet konyose tor ile kakosir ot sait lo anan saisiek choton chekomoe kiomisien ih en konetisiet nekenet en sait noton ngap kayatak metoek kwak

Kampunit noto neiabta kimnatet nebo maat ih , ko kikoet kot missing en emeet, ago kikonyi olaan tugul, ko oleabtaito maat nenywanet ih koyabto en kebeberta anan kobun muksuanatet sikobit konam anan koityi bik tugul chemiten en inguany. Ogo kampunit niton ih kokikotoret bik, kokotaret bik chechang ngamuun kouu en keny ih koki kolkol kot missing boisiet noton nekeboisien ng'alekab mat kobun kampunit noton neiabta anan amtaa ng'alekab maat ko Kingoit kampunit ni koitu ak tugun kuak, itu ak tuguk choton chekisubiko magileen kele ibaishen maaton buch komakiluban Yoon komache kelubani ih komiten nambait nyuan negikochob kole yaan imache iluban , Mara karitar neng'unget anan kakobor kogakobek neng'ung ih komiten nambait nekechile ko ngechil ih mambait nito kotienge kampunit kole kolinanakse akonam kokaranit kotesetai.

Ketiik chotoon chebo karisheek anan biik che kinetyikei agobo keger karisheek ii ko biik chotoon che kororon kot missing ko ingo kororon bichuu ko melen kityoi inetikei kariit buuch akile kaginetaan kariit en sugul liit anum acha mauu notoon kariit inibenetkei komii kibandeet noton nekekonin yaan karimanguing en kanetisiet notoon nebo kegeet karisheek kigonin kibandeet nitoon kele yaan kagobataa aroweek somokuu imanguu korong kelechiin korong wui siwegei inyokekonin kibandeet notoon nebo ketet ab karisheek ko kibandeet ni komiteen eeh konyil aeng miten nikibo keeny ako miten nebo nguni nebo kasari ko nikibo keeny ko kikebakaktai Mii nebo nguni kotebiyee sikilelitee anan kewale miten ngunoon egosiek mara koot ko kenyiit agengee kewale ko nguni komae kelen lazima missing keba eeh elekichapeen anan elekineten gei sikewaluun kiboisien ra ngalek ab musangnatet imuuch ichiil en simoit ii taa kityoi ingeen nambarisheek guug chebo kibandeet nitoon iwale kityoi ak ileleliit koroon kegere kityoi.

Ng'alekab kiokto rabisiek koba nambait nebo chito ne mara ko koyachege anan mara kemoche iraten ki rabiyaat ni ng'ung ih aln mara kemache ial ki , ko niton kokikeib musuaknotet ih ako kikechob kiiton kokraranit ako kararanindo nyin ih ko kikobos kasit noton nemara katewendi olelo ih , ibeibu kit nekemache anan atkoyachin chi , kokebos kasit noton mara katen, ng'ete akinaam iwe Ile keibchi chebkondok choton ih koyachin. Ngapi komiten chekiacto koba nambait neter anan kichilil, ko ndichilil hi ko sait age koimuch mawek chito , negechilil nambait nyin koba rabisiek choton , ko kiketo kotom inam ianchi ko inde nambaisiek choton chebo ung'at ih , chebo olekonoren chebkondok choton ih kowiru kainetab chito nekemaeiakyi koron komemenam iakyi anan saitake komawir akiyakyi koba chito nemengen komiten nambait nekikiyakyi rabinik choton ih anan kiakto.

Bik chechang ih kokikonasta kabuatutik akotienge tuguk chechang. Ngemwa kole kikonasta kabuatutik ih anan kou chito akobur koek kibiiwet amo ngamun chomenge inendet. Kobaten chichiton sikowa bokonasta metit nyin ih kotienge tuguk cheimi chichitet anan tuguk cheimenge chichitet kele kele tuguchu koachon. En elekiwegunen atebet ih , ko en saiti ko en sibitalishek ko ngeba kibageker bichuton en sipitali anan ibakeker komiten kerichek chotet chekimuchi kerutyin, ingerutyi kerichek chu kobose konam kong'alal komie akinam ketebsen kit netos iime sigenai, walutiet nemuche kewalen chichonto, koaroru komie ngamun kabosak borto makobirtage koaroru kit agetugul kokor kenae kele chichi ko ketaretito ano atkowek metit nyin atkokerkeit ak chebo bik alak.

Naetab network ko kimakyinige bik tugul ih, en kebeberuek cheterterchin, anan en inganasosiek cheter ak kokwet nemi chitugul, Yoon imache icheng chito, en olilo mara ng'etab Kam anan chep Kam , mara konut anan mara kameng'ung, koyache koname koron network en simoit noton nekiboisien ko nametab netuok ichutet kotos ano yeiburen ngamuun maname en oloon tugul, en inei ko bik cho menye lokomet anan yekachortage komache kouui missing nametab network en olotet ngamun mara maityi kindechibustait ketesen , miten kampunisiek chemi barak Ako kampunisiek chemi ng'uany so malenen kerge ng'alekab network

Rapisiek en simoit ko sait age ko ngap anan nan kiyokto koba nambait nekaterit en muswongnotet noton nebo Mpesa ko rapinik chu koimuch kowek kiweku ak ngamun mara koyokto chito kwo nambait nekachilil mara kachilil nambait neletunen agenge anan mara nebo kwenet agenge anan ot ko mara ko oeng tiengee kele kobwote ano chito kan kosire anan mara kachilil ko mabwat nambait nekosire ko en nambait ni sikewek rapinik chuton ih komiten tuguk chekisibi kotiengee ak kampunit noton nebo katit netindoi nebo simoit ih kou kap safaricom ih ko mii nambait nywan ne kiyoktechin arorutyet noton nekan kiyokto rapisiek koba chito age kewek ko en arorutyoniton nibo nekakisir nekokiwek kele kokiyokyi ano rapisiek ih kechile kityo noton ih ak kisipto kinde nambait noton kolenjin imuite kityok mara saisiek oeng ih kokakowek rapisiek akotestaa kosip icheket kap safaricom so karan nambait noton nekiyoktechin kowekugee rapinik

Tuguk choton chebo ibetab siok chekikoit inguni ih , ko tindoo olenkechobe olekiribto simoit simatkochir chorik ih , kotindo en taban simoit anan en skreenit nyin ih , kotindo olenkinde siet, simakochorenin ih ko konae kole siat ni ko siet ng'ung, ibe noton simoit akokonorchige si Yoon imache iat simoit ng'ung ih iboisien imuch ko siet anan imuchi iib siok tugul koaenge, sikonai kityo siok gug Yoon kaumian siet agenge komuch koib age ngamun magoi koib siet ingo nemanenyin kora komiten noton nekekeren simoit sigonam toket neng'ung'et ih sindichil kityo simoit yaan kakoyatak ih koib toget ng'ung magoi kechorenin simoit agot nda chore simoit chorik ih ko maimuch koboko waal kole kabunchi ngamun komaname simoit ngamun kikonai chito noton nebo so koribe noton chito.

Ngeba ketiny agobo ngalekab mungarosiek komi ortinwek choton chenootin en alisiet noton nebo tuguk chekioldo noto nebo mungarosiek. Kongenalal kora agobo mungarosiek ko mungaret komten en terchinosiek cheterter. Mi mungaret noto ne mara kialdo bandek, mi mungaret noto ne mara kialdo marakwek, mi mungaret noto mara kialdo karisiek, miten mungaret nekioldo ngoroik, ak mungarosiek cheterterchin. Mi ogot chebo tuga. Ko en mungarosiechu ko en ngalekab alisiet koterterchin kot mising. Miten nekikiwolen rapisiek sikegonin kit nekemoche ial. Miten nekewolen tuguk che ketindoi kou mara ngele kemoche kit kou mara kemoche imbaret. Komuch ne kateoldoi tuga komara ongalalchine ak chito notok nekata, koyoche kogonin imbaranoto iwolchi ak teta ana ko tuga. Miten kora mara kemoche iwal bandek, iyal bandek komara ketindoi beek anan mosongik komuch ongalal ak neoldo ak iwolchi mosongik sigokonin bandek. Tienge negongalalchine. Mara ko ngendek sikogonin bandek. Tienge olekongalalde ak chito noto nebo mungaret. So mungaret ko miten koterterchin kot.

Lainisiek choton chebo simoit, komiten konyil chechang. Chuton ko chekichoben chito kipandet nenyinet ago lainisiechuton kora kobeen kampunisiek cheter terchin. Miten nebi kampunito nekibore safaricom, kampunit age kebore airtel, mi age nekekuren telecom ak alak che chang. Ko ngabkoit kotkobet laininitok agotienge mara kecheru anan mara kocher chito kochunda ngamun lainisiechuton, ko laininito nekiten miten en kadit anan miten kokadit anan mara kochunda kochut suswek kobet anan mara kochunda kochut beek komenai, korisikotoi kokakobet laini niton. Komakit nekilenen kiimenge mising yon kabet, ngamun kimuchi, miten kora oret noton nekechopen. Ko olekimokto kemoche iweany paka olekikialen laini noton anan kampunit nenekit ak elemiten ak iibote kityo kipandet noton nengunget kibakinam kewek. Miten tebutik cheboketebenin iwolu kotinynge ak ngalekab laininotok. Ngotkokotindo rapisiek imwae tuguk tugul kewek.

Biik choton chemiandos komiten elekimuti kinyoen en sipitalisiek ago ngibokinyoe biik en sipitalisiek komelen bokinyoin buch ngamun choton kora komiten chebo sergalit ak komi alak chebo chito. Kochutan olekichopto komelenin kinyoe biik buch, komami chekialen kerichek agot indobo sergali ana agot ndabo emet. Soen korichuto che kinyoen biik ko kikoip kakwoiset sergalit asikotoret biik choton moimuchege kelubanchi bilit noton nebo kerichek anan nebo sipitali ago makele makilubanchin chito kwagenge kwa kelubanin. Kikichop kit noton, kadit nekikuren SHA nekotakileliti oin. Kitako NHIF kinyakilelit oin koek sha. Koniton kotareti chito ngamun lipani chito kila arawa ago olelubando kolupani kotienge ak olemuktoge. Mi chelubani agot bogol somok kotienge ak olemiten. Ko karun kamian chito akwo supitali, kobokinyoe kotienge.

Somanet noton nebo CBC ko somanet nekotakoitu emenyon nebo Kenya. Kimakomi somanonito nebo ngalekab CBC. Kimiten somanet age nekiba, nekiteseta komait ineniton. Nekitam kepindi kongeten kilasit agenge anan kongete nasaret olin agoi kilasit taman ak oeng. Yekaitar taman ak aeng iwe, koswa ingunon chito ngoga, kasir kowa sugulit noto nebo barak anan sugulisiek cheterterchin en sugulisiek chemi barak. Ko en komalo koit ee somanet noto nebo CBC, ago CBC ini ko koit ak tuguk che chang. Chang tugun che ibote. Eeh! Niton koneti lagok chemengech, en chepchepindo noton nebo barak ngab chang tuguk che kokonai lagok. Inyoru lagok alak ko kikinet konai agobo ngalekab tiendo. Songobokonai lagok tienwogik cheterchin ak olekitiendo. Alak kora kinete olekichopto chekiame, alak kora kinete olekichesondo mbiret. Kondiger innei ngalekab CBC ini, ko katokyike koger kole tos ne nechome lakwet sikinet kioto. Ko kiiton kowendi bokotoret bakai mwisho nenyinet.

Boisionik choton chebo kainetab ee Oletoitok ne noton ko kigerchinige anan ngebendoti saiti ko yon kipendi kegere ngele Nairobi. Komiten en oret kogakisirchi mara ko bakoyot kele Oleitoktok. Oleitoktok ini ko emet noto anan komosta noton nemiten en olimbo kajiado, Oleitoktok. Emet noton nemenye masaek. Kainano kobo masaek, ndiker kainanon kityok ne kakisir Oloi, anan ko ne namu kityo O kobo masaek. En saiti ko kainanon ko kainet noto nebo masaek. So kainanon kobo olimbo Kajiado, miton ne kibore Oleitoktok. Miten agot kora sugulisiek che kiketoi en olinitet, kibore Oleitok tok. So yon keger kainet neu nondon kakisir kele Oleitoktok, en bakoyot ko ee kaborchinge kobor kole oret ne chute yoton. Oleitoktok initon kora komiten karipu maloo ak emet noto bo Tanzania. Somiten inei mwisho oliin kaloit kapisa en komosta nebo Kajiado en Kenya, Oleitoktok.

Ee mionuokik ee choton chemiten en emenyon ii kochang ako mionuokichuton ii komelellen miten kityok, mionuokichu kokikesur bakait kitabushek kele mionuk koyoche keripto kee ono ee kineti bik ii eleyoche keripto kee en mionuokichuton sikobit komanamin nenoton ngot komeribengee ansn kot komesib ororutichoto chekoko afisaek chemaraa chebo tililindo konyosin kokakonamin mionuokichuton, ee mionuokichu komiten noton nekikongoit missing' nekiribengee bik oleo nengemwaa kele tindo chi anum komoche korobe taban bik motomoche kobur tugul ko miondo noton ko miondo nebo kou miten nekebore ukimwi nekikoit emetab Kenya komioni ko miondo nengoi missing' yon kakonam komian chito komioni kokikesir koraa ot en kitabushek oleyoche keripto kee kemwoe kele moyoche kepchee tuguk chengotiben ak chito akee ak alak.

Somanet noton nebo CBC koibu tuguk chechang en kokwet ak emet koraa nenyonet nebo Kenya, CBC ko somanet anan konetishet noton nebo eeh nekotokoitu ako niton kineti lagok kotiny ngee ok olekokikerto konetindet kole lakwani konomegee ak komosto oinon, eeh en kokwet kotoreti CBC initon ii kenai kele lagochu kotindo talendaishek ochon akoimuche koyai nee, mokou chukibo keny chesomoni chito kityok baka tun yon nekit karitarate sugul ibwat any ile oo uu kitatalendainyun koinoni achicha en CBC kokokotoret ingunon kokwet sipkenai lagok kele inoni kochome imbiret chesonin inoni, inoni ko engineeyat chome koroprop sitimok, inoni kokonetindet, inoni kochome koraa ngalekab karishek anan inoni ko makanikayat ko yani kosip ketoret lagok ak bikab kokwet konai sikik kole lakwenyun kochome kit anum akoyoche oborji yoton indiker CBC initet kokokeib ngalekab chumbek chon ingesiche kenoe kele tokyingee ono tatun koiku nee.

Sokat ko somanet noton netoreti biik en kokwet. Ngeker anan ngeng'alal akobo sokat ko kit nekikoit emenyon ih ako nyone koboto muswongnotet anan kiboisien ak muswongnotet asiamwaa kounon ih ko niton ih koimuch isip inyoru kit nekatestaa en emet ake mara iker ot tuguk chetesetaa en Amerika ako imiten ano olibo Kenya so somanet noton nibo sokat ih kotoreti biik en kokwet nan komii tuguk chekimoche kinyit ih mara kimoche kinyit kinyityi biik chebo kokwet koyoche kora keboisien sokat amun mii tuguk chekelenen kiyoktoo buch ih kokokiboisien sokat noton so ko karan kot missing niton ih yoe biik koeekitun en ng'alek ab keboisien muswongnotet noton nebo kou soet ako imuche inam tuguk kuk ih isip inai ile tesetai nee en emotinwek alak so mara imii elenekit ko kenai ile tesetai nee

Ng'alek ab kipsomaninik en sukul ko kit noton nekararan ako sikonyor sukulit aketugul kipsomaninik ih koyoche kokakibarasta kemwaa kele komoche kipsomaninik en sukulit anum ko kor koitu biik kotiengei elekakibarastaita kole kimoche kobwa biik olin nioton ko kor kokararan kasit niton